Gimatimore kae chal ni ji odhi e nyasi kata mana mar arus kata mana mar nyombo nkech aneno hema molos maber motwene nyaka maua. To mine mankae be orwakre machal kendo gimor ginyiero manyiso ni gin e nyasi moro mar mor to nyasi mar mor thothne en arus kata nyombo. Aneno ka mama moro oting'o gima ofuadhoregodo. Ka ang'iyo i tent taneno kagimachal ni jomoko obet bende mine gi chalo gima miel matiende ni gimor ahinya oketnegi thum mamoro chunygi. Minegi bende buonjo matiende ni gimatimre kani morogi ahinya.

Inyalo tigi ong'we yamo e oro omenda ne jopuonjre man maboyo mondo gidhi ginyiew godo gigo magidwaro magikoso, kata ginyalo golo omendago e ong'we yamo margi kata ginyalo chulo gik magidhi nyioego kagitiyo gi ong'we yamo margi gi app mar mpesa. Mar ariyo, inyalo kaw gikgigo tiketonegi e boksi kata ogunia tikawo tiketo e nyamburko madhi. Koro ka nyamburkono osechopo but kuma jopuonjrego odakie to igonegi ong'we yamo to gibiro kawo gikgi kuma nyamburkono chung'e. Mano konyo ahinya.

Mokwongo ka wuoyi oseneno nyako maberne magirado magiwuoyo magiyie ni odwa kende, to wuoyi dhi korgi nyako to wuoyo gi jonyuol nyakono. Ka jonyuol nyako oseyie ni giyie ni wuoyino okend nyargi to wuoyino dok kendo pango todhi nyombo. Nyombo otero dhok kata diek kata rombe sanasana nyombo itimo gi dhok manyako gi ma wuoyi. Kosenyombo, nyomboni nyiso puoch gi pak mimiyo min nyako kuom nyuolenegi nyako, kuom nyuolene wuoyino nyako mohero. Bang' mano to koro wuoyino kawo nyakono kaka chiege kendo onge ng'ama nyalo kende kendo katoknyal nyuome mar ariyo kendo kosenyuome mar achiel koro wuoyino nigi ratiro mar dak kode kendo nyuol kode.

Lony manyasani konyo weche tiegruok e yo mokwongo en ni ka japuonj nonego puonj jopuonjrene toonge machiegni klodgi tonyalo pango mondo giti gi ong'we yamo mondo opuonjigodo kaka kizungu wachoni online classes. Seche ma japuonjni oseketo online class to nyithindogi dhi to donjo gisime gi makonyo mokalo nikech dinebed ni lony onge to de nyithindogi kalo kok opuonji. Yo mar ariyo en ni jotiegruok imiyo tich mondo odhi omany ka gitioyo gi lony manyasani. Lony konyogi yudo gik ma omigi gi ng'ama tiegogi mondo gidhi gimany.

Eh jooda nigi historia kuom tuoche migamo kowuok kuom anyuola. Kuom ranyisi tuo machamo rembji kata kizungu luongo ni sickle cell. Ranyisi mag sickle cell en kaka mokwongo, kuot mar del, tiendi kata pien tiendi kata badi kuot, biwre bedo maduong. Mar ariyo en ni joma nigio tuochegi ng'enygi nigi shida e wang'gi. Gikalo matek kok ginyal neno maber. Moro en ni joma nigi tuoni ng'enygi onge ga gi ngima maber nikech githo twore kendo jogi ok gidong piyoppiyo kaka jomamoko dongo gidobgo mos. Jogi ng'enygi yom yom ga kendo kata tich madwaro muya mang'eny ok ginyal tiyo. Kendo moro, wengegi ng'enygi rotonge ga tong wang'gi ng'enygi rotonge ok rachar kaka jomamoko. Jogi be ng'enygi dendgi ramoga ahinya mokalo kawapimo gi jok maonge gi tuoni.

Teknolojia osejiwo somo e alworawa kokalo kuom yore mang'eny. Yo mokwongo en, japuonj nyalo dhi e klas kopuonjo jopuonjre to nitie gimoro modwa ng'iso jopuonjre go to oonge gi gik monyalo tiyogodo, onyalo dhi e app mar youtube to odhi to o download gima nodanyiso jopuonjre totang'o ne jopuonjrego. Mar ariyo, jopuonjre tiyo gi teknolojia e somo kuom ranyisi, inyalo nyis jopuonjre mondo odhi mondo o google gikmoko momigi gi japuonj e klas mano konyo e somo. Jopuonjre be tiyo gi teknolojia e timo nonro e tije mowenegi e klas mokgiwinj maber kata ma japuonj ok olero maber ginyalo tiyo gi teknolojia to leronegi kokalo kuom app mag mbui.

Gik makelo mor kae en: Mokwongo puodho. Puodho inyalo tigo e yore mang'eny kuom ranyisi puodho inyalo tigodo e gero ot ma idakie gi joodi. Mae kelo mor mogundho nikech ok ibobedo kichulo ng'ato omenda kuom ot mipango. Mar ariyo en oduma. Aneno ka oduma kodongo mobedo maber, monyak, mochiek tidhi tikayo kisekayo titero e odi kisetero e odi tokonyi gi joodi inyalo tiyogodo e tedo nyoyo kata inyalo dhi rego titedo godo kuon toji morgo ahinya sama ji oseyieng'. Mar adek en alot. Inyalo dhi ting'wedo alot titero e ot titedo kisetedo tichamogodo kuon kendo iyieng' kiseyieng' timor ahinya nikech ji morga koseyieng' ahienya. Yiende, aneno yiende kae. Yiende kelonwa muya maler e alworawa kuom mano ji mor ka ji yweyo muya maler.

Gima biro e pacha kaneno gini en gima iluongo gi dho ngere ni salad. Salad en gima iloso e yo mayot mokalo. Mokwongo ikawo olembe mida tiyogodo tiketo kumoro achiel tilwoko, kiselwoko ting'ado matindotindo. Kiseng'ado matindotindo tiriwogi kumoro achiel. Kawaneno salad mang'ani olosoni, anyalo neno maembe, nyanya, cucumber gi apple. Koro ng'ani okawo apple tong'ado matindotindo tokawo maembe topoko mogolo nyaka pote moketo kumoro achiel, okawo cucumber tong'ado matindotindo mondo olos gima iluongo gi dho ngere ni salad.

Gik makelo mor maneno kae gin maua mopogore opogore. Aneno maua magolo maua ma rangi ma pink gi kizungu moro golo rangi marakwar moro golo rangi mabiro rachar rachar, kendo gima kelo mor maneno kae en sing'enge michielo go dala sama ng'ato ochielo dalane gi sing'enge to odinone jakuo ok nyal biro mayot ma donj e dalane omiyo koro ng'ano onge gi kibaji kata konindo kata kowe gike ni nyalo kethore nikech gike go orit maber. Gimakelo mor kendo en yien. Yien konyo ahinya e golo muya maler mwayueyo kendo okawo muya mochido man e alworawa kendo sama ng'ato yweyo muya maler to ng'ano mor ahinya nikech oonge gi chandruok moro amora koyweyo kata onge arufu moro amora marach ma owinjo samoyweyo muya maler.

Tijni en tij pidho alot miluongo ni osuga. Tijni itimo e alworawa mokwongo, ipuro puodho kisepuro puothi tipogo kisepogo puothi kasto ikawo lo tiketo kumoro achiel mondo obed gi malo to kuonde moro ni piny kastikawo manyiwa tiketo. Bang' mano idhi tikunyo buche matindotindo e lain mopangore. Bang' timo mano idhi tikawo kodhi mar osugani manipidho e gimiluongo ni seedbed gi dho ngere tidhi tigolo tinyumo e bugo tiolonegi pi. Kasto kidaolonegi pi kain mabor gi pi tikawo paip, kisekawo paip tidhi tiketo kuma pi yae tidhi titucho matin tiketo gi e tie bur sami da olo pi, tigo pump ne pi to pi biro koa e paipgo kadhi e osuki.

Tijni ahero nikech sama ipuro puothi miloso maber, miolo manyuwa mipitho e kuom ranyisi kata kipidho odumbi, skumbi kata osugani kata rabuondi, sama gidongo gimiyo mokuongo gimiyi chiemo, mar ariyo kuom ranyisi kipidho alot skuma kosedongo mobet maber to jonyiewo kata jowar biro to nyiew, sama ginyie no gimiyi pesa kendo inyalo tiyo gi skuma ni kaka chiemo e odi. Skuma be inyalo tiyo godo e pidho gwendi mipidho e dala, inyalo dhi tingwedo skuma e puothi titero ne gwendi to chamo. Koro tich puodho ber mokalo nikech okonyowa e yore ma opogore. Omiyowa chiemo, pesa, sama wakayo gikma wapidho e puodho mawatero chiemo ma wauso, wayudo pesa. Koro pesa bokonyowa e timo tije wa ma pile pile